Ũndũ ũyũ ũbataraga mũndũ kwamba gũthiĩ gũthoma kũrĩ arĩmi arĩa makoretwo makĩrĩma na maĩ. Ũndũ ũyũ ũbataraga mũndũ akorwo na mbeca cia kũigana nĩgĩtha ahote gũkorwo akĩgũra mĩbaibũ, na gũkorwo acokanĩrĩirie maĩ handũ, nĩgetha mahingũrĩrũo mĩberethi-inĩ magoka harĩ o kamũmera kamũmera. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa mĩmera ĩrathiĩ nambere na kũmera nĩĩbataraga kũhũrwo ndawa, kũringana na ũrĩa mũndũ athomete, kana kũringana na ndawa irĩa ciagĩrĩirwo kũhũrwo indo icio ciremera. Ndawa nĩ yagĩrĩirwo kũhũrwo mũndũ ebacĩrĩire na kwĩhũmba ngũo irĩa cibataire nĩgetha mũ ndawa ĩyo ndĩkarwarie mũhũri wa ndawa.

Njĩra ya mbere nĩ kwamba gũbangĩra mbeca iria mũndũ e nacio hĩndi iyo handũ ha kwamba gũcihũthĩra. Njĩra ya kerĩ mũndũ no athiĩ ethe handũ angĩkomba mbeca icio ingĩ ta bengi kana ona thikũ ici mũndũ ahũthĩre thimũ. Nĩ getha ateithĩke harĩ kũhingia mabataro make ma kahinda kau kanini. No hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arathiĩ gũkomba nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya rĩrĩa e gũcokia mbeca icio nĩgetha ndakahĩtĩrie arĩa mamũkombera kana indo iria cia mũkombera.